ore apa elototo musana naa itumia apa isirkon . kenapieki mpaka nkera, iltunganak moruak . ore nibelekenya nelotu aaku esiai oo mkokoteni , nitokini ake atum ingarin napaashari, mpukunot kumok , nelotu nigiliki atum nkulie arin sidan naitobiraki peyie epuo duo nkwapi pookin. neaku ibelekenye oleng esiai elototo ometabaiki ewuei netiiki tenakata eentae mpaka ntekei .

kiing'orr emurua ai ashu olosho lai naboisho neku naboisho nayau orkuak sidai niaku nisum inkera enye peyie ming'uaa ilo kerreri woilo kuak nibung'i nerubareki neramatishoreki neeku nena tokitin naipirrta orkuak tenaboisho ninye ing'orr emurua.

ore ele naa osokoni sapuk omirieki intokiting napashipasha etiu ake naaji kwa mfano enaa o supermarket kake keji kelelek intokitin arashu imasaa namiri tele supermarket oji china square tenilinganisha o supermarket naa kelelek tenewueji intokitin ashu imasaa naamiri ketii imbei abori alang inekulie wuejitin neku ina penyorr iltung'anak ashom ainyiang'isho tene.

ore ena naa empisha ewueji arashu em park ong'uesi naa ore ibala naa irmusungu lelo arashu watali oetuo aponu aing'orr ing'uesi ashu eetuo aitembea aduaki ate ewueji netu aikata ebaya neku ore esidano oleng ekuna paki ong'uesin naa keyau ilashumpa arashu ilomon toonkuapi kumok meetu aing'orr naa keponu nelak netum ilopeny emurua iropiyiani.

enare ake naaji ore ilang'eni neponaa enchatata osipitalini peyie eeku sapuk napasi napiki intomonok naisho peyie etum bioto ashu biotisho tenebo wenkerai naiuni neeku tenitalalai naaji isipitalini metaa ketii inapasini ontoiwuo kumok naake kisaidia oleng tesiai eishoi.

Ore ena naa enkitumia e laptop, eh tenkutuk olashumpa, arashu computer, na kesidai teninteng'eni nkera ashu isumi iltung'anak pookin metayiolo aitumia. Amu keretisho oleng' emashini naijo ena amu, iyiolou ataasishore, neku idim ake ataasisho intumia laptop ino ashu computer ino. Me lasima pilo ofis ata iyata ake nai computer ashu laptop, idim ake ataasisho tiang'. Na teneyiolou nisum, peyiolou oltung'ani enasiai, na iutaki ake nai, agira aimiimie nincho lessons polepole, omibung'a oltung'ani enkitumia ena mashini.

teniya enkerai kilinik amu mabayie det kake kaata ake fununu naa kake iwosh olaini nikingerokini enkardasi e klinik arashu embuku nintaduaya ewueji nisaina oldakitari apa ebayie entomononi klinik nesujari kwanzia inewueji netumi taa taata aishoo enkerai osindano letaa ninye duo igerokoki inolong ore ake piidipi aisho nigili aigeroki orkekun oshukunyie.

Ore entoki etipat piyas ena baye naa nchere eh, biashara ena naa keeta biashara iropiyiani naa enetipat oleng amu tenikishukoki faida na kaitum iropiyiani niendeleyayie maisha ino aitobiraa neku teniata biashara niyas naa enetipat oleng amu kincho iropiyiani nilakie kulie baa inonok arashu kulie biili neku enetipat oleng biashara naindim ake atabolo biashara yeyote naijo emirata onkilani naijo ena ashu indim ninye atabolo oteli nitum iropiyiani nilakie imbiili inonok.

Ore ena siai naa elototo e mombasa arashu nkulie kuapi ake nataaniki enkare aapuo, apuo ajo entoki najo ilashumpa out naa ewueji nilo ake naaji oltung'ani naji alo aisherekea birthday ino naindim ashomo ewueji neijo ene nilo aitirring'a nilo igira awok uh, soda ashu sharubati nisombera nidol eh, enkare ashu enaiposha tentanikino oleng neeku elototo oonkuapi alo amanaa ninye ena.

Ore enaa naa esiai ekiama ormurran kutitik, ore tenkop pookin naa inji ake sii ikunari ena siai keitutumi ake entito olayioni oora tayari pee eyama nenyai emasho sapuk oleng' naitishipisho osirua onyorraa pooki ng'ae nemayiani inkerra nepuo aiteru ormarei lenye nepuo aatoni tenebo neu inkerra tenebo. Nishori sininche intokitin enye nepuo aatoni enaa ormoruo o enkitok.

Ore ena naa ilotot oo saparitin o nkolong`i naapuyieki enteke neitodolu ajo e kifaa apa naa oltung`ani pee ing`oru orkekun lino liyieu nilo ewueji nenye te nteke ashu Lamu te mfano naijo ena. Niaku idim ake naaji atolimu olkekun liyieu nilo ni book irropiyiani naalaki, nilak olorika lino nigelu ntariki nifaa pee ilo nikinchori ticket. Ore akee pee ebau olkekun lino le sapari naa idim ake ashomo.

ore entoki nagira aasa naa elaare ooropiyiani , ereware ashu aitangejuk inkardasini ereware ashu driving licence . niaku eeta iropiyiani nikimpotunyie sirkali nilak. ninche ake ilak nikintobirakini ina ardasi ngejuk

ore ele naa orbaribara naa ore entoki nadamu tenadol ena siai naa inchere orbaribara oinyiale oleng naa kisho iltung'anak oitumia esiai nagol eimita amu torrono ele baribara neekinyial ingarrin ninyial iltukituki nitanaurisho neeku ore ake naaji kenare pitobirr sirkali irbaribarani aitobiraki iltung'anak lenye otegelutua apa peyie erik nias esiai.

ore ena pisha naa orkitok le kenya ashu orais ogira aitau hotuba enye ishiakinore arashu tialo ina website sapuk e sirkali naji ecitizen naitelelia isiaitin pookin oltung'anak indim ake ataasa esiai pookin aitumia esimu nijing' atua ina portal e sirkali niimput tenaa enkipande nibaraki alo adumu indipa aiputa tina portal amu ninye apa egira orais ae launch inolong' apa egirae alimu ajo etaa kiteru aas esiai.

ore ena naa enchipai sapuk oleng' naa kitishipisho esiai naijo ena amu tenisuma oltung'ani omeyau enkopiyia naa enkisuma idipa neim nishori enkopiyia enkitoo, neeku ore enkopiyia naijo ena naa enkopiyia nikinchori nesuju certificate ino endikiri niaku eketishipisho oleng' esiai naijo ena amu enkisuma naa keyau dupoto.

Ore kuna naa isimui nagira iltung'anak aitumia naa ore naa ore natoi tipat esimu naa peyie iwoshoki oltung'ani liyieu niwoshoki nirriwaki oltung'ani iropiyiani liyieu niirriwaki ashu ninye irriwaki ormesej neeku enetipat oleng esimu tenkaraki nena pookin nindim ake atoning'unyie ilomon neeku mee lasima piidumunye alo nkuapi eboo amu kelo ninye esimu, ewoshoto esimu neeku eniyieu naaji nirriwaa irkiliku esimu ake iwosh padala nidumunye alo enkop naba nejia nalakua.

Ore ene, na sipitali. Nadolta oltamoyiai tenewueji tenebo oldakitari. Ore ele tamoyiai nibala ajo emurs naya, na pishopokoki inatoki natipikaki orgos. Nibung'ita oldakitari empalai ashu empisha, eh X-ray ,nawosho ina murs ilo tamoyiai. Neeku ninye egirai autaki enyamali naata emurs enye, eimu ina pisha e X-ray natooshoki. Neeku sipitali ena.

ore ele arashu enewueji naa library ore library naa enkaji ombukui enkaji nashumieki imbukui naisumi arashu imbukui naasieki research neeku ore ake naaji oltung'ani pookin oitasheki ina siai naa keji librarian ashu oltung'ani orrip imbukui nishooyo aisho iltung'anak oopuo aisum neshuku neeku e library naa ewoi e maana oleng amu itum ake naaji eng'eno sapuk nagut nitum elalai e research ino teningira naaji aas research amu kailo naa nitum imbukui kumok oleng' niimaa agira adol enitumie majibu entoki pookin ningira aas research.

ore ene naa entasat amu idol naa ajo kigero mum, nagira airo tenkoitio esimu e whatsapp . egira airo we enkerai enye metaa entito arashu olayioni , kake enkerai enye egira aikilikwanaki menye esiai enkipindi nataduaki te tv , niaku egira aikilikwanu ajo kainyio

ore ena baye naa esiai enkisuma e secondary ore ena naa enkardasi nindipie sukul naa ninye etii marks inonok ninoto tenkarake ina kisuma neeku ninye ake kingira sirkali autaki ajo tenijing' atua online arashu website nindim ake ni download arshu aitau in ardasi natii results ashu marks inonok nitasua enkilasi eong'uan arashu form four.

ore entoki nagira aasa naa oldakitari oltamoyiai tesipitali egira aigeroki oltamoyiai irkeek arashu egirae aisho mahesabu enyenak venye enegira impulses apuo arashu enegira osarge aikunari tosesen amu kibala ajo ore kuna naa mashinini naing'urarieki biotisho oltamoyiai, igirae aliki ajo kaji torrono te ninye nigerokini irkeek olo aya tesipitali peyie etum anoto enkikashata.

ore ena naa murrano, arashu emasho inositae naa ore ake sii naaji tenetii ina murrano ashu esiai naijo ena osirua, naa keetae imbarakinot eranyare ormurran naa kipidi nekusi newoshi enkae toki naji ewoko niaku imbarakinot ake kuna natii imuruaitin ang' naake inkolong'i pookin netaa eetae emasho tina murua.

ore ena bae naa siai ereware ombaisikilini naa kengas oshi aaku esiai e mashindano ,naa ore oltungani ashu empati naishinda nishori sawadi . entoki etipat ena siai amu , kelak osesen oltungani amu masoesi kintaas embaisikil amu nkaik inonok onkejek naitamanaa.

ore ena naa sukul arashu nursery kuna kuti sukuluni onkera kutitik naa ina kiwanja enye enda naiguranieki ina paedolta slides nidolta swings ontairini neeku inkera naiguranie inewueji playground oonkera kutitik e playgroup arashu ake nursery telulung'ata neeku sukul kiti ena naiguranie inkera arashu enkiwanja esukul kiti.

ore ena naa exercise arshu esiai naipirrta enking'orunoto onkipandeni ina paa idol iltung'anak egirae apik irkimojik miskana peyie etum aitau irkimojik lenye pokira lonkaik pokirare naa ore temurua ang naa kipotu oshi ilchifi iltung'anak neliki orkekun olotu ina siai aasa tesukul nataaniki enkumoki oltung'anak temurua naa enetipat oleng amu enitum enkipande naa inakata inoto entoki naji identity ore taata kiyiolouni ajo ira oltung'ani le kenya amu iyata naa enkipande e kenya.